Korre enaa naa. Rais William Ruto tenebo olapa sapuk le IEBC loji Wafula Chebukati. Naa ore ena kegira iatodol iyiok file apa nai shida egira apa loo sapuk apa le IBEC aa Wafula Chebukati asho apa sheti enye naitodolu ajo ninye apa.

ore inaidim atolimu kadoolta odakitari ogira airorie oltamoyiai councelling kajo egira aliki ele kitari ele tungani imbaa osesen

ore enedukuya inchere eng'eno ees oltungani tenenasiai naa kifaa metaa ishomo kwanza sukuul ayiolou enikoni tenesishoreki lelo shumai arashu ashu enikoni teneesi ilo kasi le welding amu keyeu metaa iteng'enikia poki tungani ake oidimayu metaasa ina siai, tenkaraki kitumiyai imashinini, neyieu siinaa iyata nishop entoki nikiprotek arishie enkima elelo shumai.

Ore nchere ninko oltung'ani teni isum pee eyilo ena siaa naa ii funza petum ashomo masoesi amu meleek taake piyolou amu keetae matojo ana sheria matojo ena siai lasima piyolou oltung'ani .Na kore oltung'ani piyiolou iyaa ninche naa masoesi . Kmataa ore kila kata ni hudhuri nayo masoesi. pee eyolou ina siai.

Kore inchere intoki nalotu indamunoto tenadol ena naa enadol anaa osina eeta kulo lorere. Kore nelotu inchere indamunot ainein eninko piiret kulo tungana. Amu ketiu anaa iltungana oonyamal oleng, oimarita osina naa iltungana matojo lotii enkop olameiyu. Neaku kore nalotu inchere teatua indamunot ainei, enaaku peyie aaret, enaiko peyie aifunsa ninche peeyiolou abaki ninche ataasaki ate tialo peetum aisaidiyai ate.

ore ormarenge natoningo naa naa entoki natoningo naa entoki natii idiaalo e mombasa naa ore orkasi lenye kisumieki nkera entoki naajo isinkir sea level, tempreeture ongulie ake kumook

Ore ena naa keji ninye Rosemary. Naa ore enakiti shani naji Rosemary ore eneikoni ninye tenenyai, ingilu ake ina kiti shani nintodoki duo natejo tenaa shai au tenaa ebaiki endaa metipika ina flavour arashu keetai ebaiki nena naikaushai, ore nena naikaushai keidimayu naa duake anaa tea Masala ore naa nena naidrainaki, ipik duake kiwango natiu anaa iniyieu iyie oltungani

kaidim atejo ore inchere entoki naigira asa adolita ainani tofauti tofauti, oo intokitin tene, ketiii enaa inoo ilpayek ketii enaa ine kaopis kidimayu metaa iltunganak egirai asho tofautini.

Ore kuna naa nkwashen ore era nkeashen. Na mbegu na ketipikaki ninche ewueji ewoi petum atubulu petumi taata awaita neaku ore entoki nasip tena na nchere keeta kuna kwashen kiwango naifaa taata peuni nelelek orkasi lenye taata amu idipa irkumok atubulu ituedol nkaitubulu enyenak ore ake tata pedumuni nepuoi ai transport aya olchamba

Ore nchere entoki naitadamu tenadol ena siai. Itadamu intokitin kumok ore ene dukuya naitadamu file apa taata netoni inkera ninosaki intoiwuo eche omatejo noo kooko lenye loo kakuyia lenche lomo liapa arashu inketeng'enat ee apa neeku ore ena itodolu inkera natonita egirai ainosaki ibaa. Imanaki egira ainosaki ninche enetiu apa ilomon arashu egurai ai funzs eneikunari orkuak lenche.

Kore entokii nagiraa aasayu enshere tene naa kidolitaa ntomonok naanapita matejo nkariak to nkweshi kore ena naa kore tana pichaa neitodol yooh ena enkabila olturkana, kore ntoki pikiyolou ajo nkabila elturkana kore nedukuya tankarakee nkishopoo enche kore ana kichopo na lturkana oshi loishopo tana kishopo kulingana omasaa nashoito naa ninshe oshi nanap matejo mzikonii tonkweshii nikigiraa adol ntomonok tenee. Kore Kuna tomonok egiraa ninshe anap ltooi lotii nkariak aiteleki ninshe nkweshi enshe.

ore eng'eno niyieu oltung'ani naa ore enedukuya kidolita oltarakita, naa ore eng'eno edukuya niyieu tene naa eyieu metaa iyiolo oltung'ani aterewa ishomo sukuul, ajifunza olkasi loendesha lelo tarakitani, ore enkae naa iltung'anak oo shetisho ore ena naa construction ore teneweji eyieu naa ketae contractors ogira ai guide ,intae nitodol intae enaifaa inchere pee iyasiyasa neeku kifaa naa iteng'enikia oltung'ani ele kasi.

Kore ntoki naisho enshere metaa keisidai eng'eroto olaini egiraa ainyang'u esimu nyejuk naa kore nedukuya ipuo meitodoluu ajoo egiraa ainyang'u inia simu tenkoitei, enkoitei esipataa kore ng'ai asuju ore duake kelelek pii trace teng'oji ninyeng'ua inia simu arashuu ore nchere nolo neimin inia simu inoo naa elelek taa duake peetum te nkoitei nalelek asuju naapa kigerot ning'ero tankata apaa enkiterunoto igiraa ang'amu inia simuu.

Kore eninkoo oltung'ani tinitum ana bai kore nedukuya iloo ninyeng'u matee empekuu olpaeg kore piinyang'u nilo nintengenez naaduo murua airem lchampaa linoo, kore piirem nultu naaduo inia pekuu inoo nintibir naa tenkoitoi pookin apik enkaree oldawai lo ainatii pooki eti lonkijepe etii sii leldudui kore peebau kiwango naa duake matejo ana stage nilotuu naa ninkesuu kore pinkesuu nindim atipika matejo ana rorin au nkarin niyau matejo engojii anaa sokoni matejo pootum ltung'ana ainyeng'utu.

Kore ntoki enchere nalotu ndamunot ainen tanadol ana adolita nkaree sapuk nayeita nkop. Eidimayu naa nchan natasha nesha sapuk neaku enapita ninyee ntokitin. Naa Kore enshere anaa einyala emali eltung'ana kumok inia aree eloo sii neisabisha ltung'ana kumoo metalaa nkang'ite nee sii lkulie arashuu sii kore Mali enshe nepuo ainyelaa nee sii nkumoo neroyo lchampai lenchee naaku adolita hasara sapuk tene ng'oji.